Ore esiai naas ilainguanak arashu irpayiani moruak tenking'orunoto empalai e kiama pee iakikisha ajo ninche ilchakenini nitoki aaku ore ina palai naa keeya ninye nkolong'i ntomoni naudo.

Ore enikoni pee itobiri ena siai tenkop naa kitayuni ake, kekesuni ake irpaek tolchamba niteleikini shumata minasa enkolong' arashu epiki store nihaangi peyie etumoki aatoito ore pee etoyu nekesi nepiki irkuniyiani aa ninche taa ntokitin naisudorieki pee etumokini aitumia enaa olchumati le baadaye.

Ore olarikoni temurua ai naa Honourable olemishu Simon Ole Saitoti Mca ninye apa te Purko naa keeta nkumok naadamunyieki amu ibelekenya olosho le Purko metaa olosho ong'idare pooki ng'ae, etesheta pooki ng'ae nepiki nkariak nemeetai apa nitobirr irbaribarani neeku olarikoni naai laa keng'idare olosho neeta inaadamunyieki, shomo sere kidamu iyie enaake.

Ee kiidim amu kelelek erewata e indila ositima alang' kunda oshiake musan naa pookin pee elo naa pee impedal amu ore kuna naa keeta enibaiki oloipang'i naa orgia ake imbelekenyaki nelo alang' enda naa iyie ake itegemea nguvu inonok.

Mee sapuk ena siai tenkop amu mishoru ng'uesin ketii batisho oonguesin tialo enkiremore neeku meesapuk ena siai enkiremore, ore esiai sapuk tolosho lenkop ang' naa eramatare ooswam ontare.

Itobirita ninye ormutaro oitapaashie enkare ewueji nemeyieu nejing' neeku ninye eesita ninye tena rishata egira aitasapuk peyie melo ake negil enkare adoiki ewueji nemeyieu.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol kuna naa osokoni arashu ewueji neyang'iyang'are iltung'anak enkata natanaurate.

Kaanyorr nanu ena siai amu ore teenku ituunoko keon endaa ino arashu teneeku ituunoko keon irpaek naa keeku itum endaa ninya nitum enanya imasaa inonok enkata nindipa atekesa nitoki aaku keret olosho sapuk oleng' amu itum iltung'anak ooponu ainyiang'u neya ninche aapuo aamirr neeku nkoitoi nena sapuk naiting'ie osina tiatua olosho.

Kegira ninye aipush ena mashini ailepunyie enkare tiabori tiatua olchoro.

Kifaa paas ena baye peyie etum ormarei lai endaa nemitoki empukoroto atii atua neeku kajoki nanu olosho lai mataas kuna siaitin metaa ore kiata nkishu nikiata sininche ilchambai lendaa amu inakata ake kiaraa olameyu tolosho osina.

Knayorr ena baye amu keeku isudoyie naa ninye endaa ino niyiolou ajo kebaa kiwango niata tina rishata.

Ore eninko pee iisum oltung'ani peyie eyiolou ena siai naa ing'as aitobirr entoki naji erruat ashu ore tekingeresa naa keji seedling beds peyie nintobirr aitobiraki metaa ketii enejing' itumoki atubukoki enkare ipik ake embegu nimooki apik enkare pee eshum enkare pee etumoki nena, pee etumoki embegu atook pee etumoki aatubulu.

Ore tofauti oo tunganak enapakata oo ngarin otanakata, naa kiko iltunganak eloloto oo nkejek metaa mesioki aa moruau. Ore teneeku inkira aitumiya ingarin naa kitelelek nitataan isaparitin pooki ojitin neeku melakua enaa enilo too nkejek.